Ore kulo matunda naa keji ifakado ashu ifakadoni naa ore enikoni tenetumi ilo aingoru empeku enye, emepeku enye, ilo aingoru empeku enye , ore pitum empeku niya nilaaun ,nibukoki enkare ometubulu , ore pebulu eleshani niteru aisho, neiu kulo tokitin taata loji fakaoni, naa ore pidip atoiu , nimir ashu ipuopuo aitumia anya .

Ore ena na esiai emirata ornyanya naa kaitaamu ajo, kaitadamu enkolong osokoni , naitoki sii atadamu nchere ore esiai enkiremore naa entoki etipat oleng ,amu teniun irnyanya nai naa indim ashomo aingoru , aingoru iltunganak limiraki tosokonin nepuo sininche aitoki amir nitum faida sapuk oleng.

Ore ena naa majani naa ore majani nanyorr naa majani naji, keji Melvins naa ore pee anyorr ina majani kanyorr amu kesidai nemeeta sii orangi sapuk tenilo ayierie shai nitoki aaku ketii oltangawizi nitamelon shaai teniyierr shaai naa kishamu oltangawizi naa kitamelon oleng'.

Ore ena naa esiai endungoto oonkuk nataa ena siai kiti tenkopang' amu etayioloito iltunganak esidano orkeek, etayioloito iltunganak ajo tenemedungi ilkeek naa keeu enjan. Atayioloito sii ajo tenemepuo aadungu ilkeek naa kitum ninje enkijape sidai. Ore engae etayioloito sii iltunganak aajo ore endungoto oonkuk naa ketoronok amu tenikinepu taata sirkali idungito inguk naa tenikibungieku inguk nikipoi aayen. Neeku meekure iidim iltunganak atudung inguk tengaraki nena baa.

Oree ena naa esiai orpayek kitodolu ajo etuunishe ele tung'ani neun irpayek neoku irpayek nebaya omitau tiatua olchamba lenye nitau nitoki alo alo nitau alo nelo arr ne nipangaki irkuniani nenetipat ena baye amu kikinteleliaki esiai ekintodol sii enetipat amu ing'as ore ikutita kulo payek eniarr kulo payek naa intau ilchafui niyiolou sii esiana orkuniani lintawuo tiatua olchamba lino.

Ore entoki nadolita tenewueji naa enkiteng , enkiteng omwain narook onaibor ore ena naa enkiteng, enkiteng ekule ena naitashito tene ,netii enakiteng ewuei netii olari oleng. Ore entoki nadolta uo enkae naa kadolita ajo ore ena kiteng , niturupaka oleng ometaa kegira kule aitongtongari torkin lenyenak , itodolu ajo etayieua ena kiteng nelepi oleng .

Ore ena naa endaa , adolita enkuku , adolita sii inkwashen, nadolita kachumbari , nadolita enkare , nadolita juice, nadolita sii entoki naji ice cream .Naa ore eninko teninya ena daa daa naa ingas aok enkare , enkiti are , ingira ake ,aingira ake aitiringa tine wueji aanyu endaa ino. Nintoki adumu esaani niloapikaki enkuku , nipik inkuti kwashen , nipik sininye enatoki naji kachumbari ninya, ore piindip niok ena, ena juice , ore pindip atoko juice , ore ake ingira aitiringa , nilo adumu ena ice cream ino anyanya akitiakiti ingira ake aitiringa .

Adolta tenewueji inchapatini nadolita sii osinkirri nadolta naake entoki naji kachumbari onkuti poosho naa ore eninko enintobirr inkata ake enkano niyierr inchapatini inonok aitobiraki ore pindip ateyiara inchapatini inonok nidumu eilata nipik nipik aiteleki enkima ore pinteleki ena ilata enkima mirowuaja piipi indipa taa ina saa aisuja osinkirri lino nintobira metaa etaa etaa sawa sawa nilo aitadoiki atua ena ilata mito meteyiarai tiatua eilata nimbelekeny aibelekeny ampaka neoku ore pindip nidumu kitunguu tenebo olnyanya nidung'udung ore pindim atudung'o ena kitunguu okulo nyanya nidumu entoki naji nidumu entoki naji eh lemon nidung ele lemon katitin are nipik esaani nipik nilo taata apik esaani tenebo wele sinkirri ore sininche kunda poosho inonok nidipa duo awoto nindipa aekaranga nilo apik esaani paa ilo taa taata aton aitirring'a alo anya.

Ore esidano ina weina eapp equity naa mekure taata eetae enapa siai sapuk naa idumunye oltung'ani alo mpaka embenki pitumoki ashomo aitayu mpisai ashu pitumoki ashomo atipika . Itelelia esiai toltunganak amu indim ake aitayu impisai inonok tesimu , nindim ataasa pokitoki niyieu tiatua embanke eequity tenkaraki naa niaata ina app tesimu ino niaku kiteleliaki esiai.

Ore entoki naa alani pii natasakine det nanu naa katipika impisai embenki e kcb nalo aikenoo kuna pisai ainei tolapaitin imiet amu kaata apa impisai naajo pabaiki tolelo apaitin imiet ore naake paikenoo kuna pisai nebau enkolong nanoto enyamali naje naa kayieu impisai nemaata kulie nena ake natii esimu najo akwetiki aitau inaduo pisai kumbe mepuku tina saa nibidi manyaaki alo awoshoki iltung'anak le kcb ali ainosaki taata ena nyamali nanoto naa kagira ajoki kayieu kuna pisai tina saa naajoki iltung'anak le kcb midimai ina baye meteleku iyanyu isai tikitam onguan pekitumokini aitau nena pisai neeku ina embaye alani naa keo kajoki nanu iltung'anak kesidai ake teniyata ata enye teniyiu nilo aikenoo nena pisai tenkaraki iyieu neeta ewueji niyieu nibaiki kesidai ake teniata inkutik pisai inonok ata ninye tenaa kutik nipik enkae wueji niyiolo ajo niyiolo ajo teninyamalu naa itumo itum tesiokinoto oleng.